Ore eduaataa aai naa peepali nkishu meremo apake, amuu ore apake eton mikiata lelo kieek le sirkali naa ibiot iseseni loo nkishu naa tenijo dii aigorr kulo kiek Ogirae ayau keeta akeyie kemikali kumok, laa keidim ninye aanyaki aponu taata nitoki ainyal iseseni loo nkishu, neeku ore apake eramatare nikiata oo nkishu ang naa kanyorraa naai nanu, kadutaa naji nanu etaa ninye kipoyie naaji ana apake.

Ore enaiko pee arishie enterit olchamba lai lormushele, naa pee ing'as ayiolou ajo kanyio nagira ayau ena terit. Naa tenkitanyanyukoto, ore ena terit kiidim naaji ayeu eimu enkare sapuk teneeku etasha, ina are nanang'unye keidim nai atanapu enterit sapuk aau ele shamba lino. Naa ore eninko pee ilo aibooyo ina, ilo abain ena are pee meitoki alo ajing' ele shamba lino, nintobirr irkulikae mutaroni, ooitapaash ele shamba lino enkare. Ero eniare, aidim ashomo aing'oru enkishunki najji ena are nagira alotu ele shamba lino, pee etumoki aibooi ena terit olikae chafu muj oyau ena are, pee eeku enkare ake nalo ajing' atua olchamba

Ore taa enedukuya eitelelia biashara amu mekure aa lasima peedumunye iltungani alo netii likai peetumoki aishoo iropiyiani metaa keidim ake airuwaki te weji netii, ore sii eneare etadoiye ake iye emukuraisho naaji enaa naaindim atalaa oltungani ore pesku taisere nelotu ajo etu ilak, neaku ore ieta ale lmesej lino le mpesa ata naake imoneike aidip inchere italaa ale tungani iropiyiani, neaku tenijo aing'orr etelilia duo ake iye taata ena oitoi empesa ake duo iye oleng biashara oltungani oo likae olikae.

Ore taa irkeek lenkare nera mpukunot are, eetae olchani ele oruko laijo ake sii ninye enkare, neetae na ele losoit laijo orng'inai. Ore nai ilo naa abak enaare ino, ing'as aoku enaare, nipik naaji ewueji nai naijo oltoo, ashua ele dum oshi sapuk duo, ashu ewoi duo akeyie nipanga yie oltung'ani pitum atipika, nitumoki taa inakata atipika irkeek. Ah ole nkare, ashu ele losoit. Nincho nai daikani, metotona nai inaare ometegelayu. Paitu taa tanakata alotu aoku enaare eshumata natisile, ning'uaa enda eabori, pitumoki naa aibukoi.

Ore taa eninko piimbelekeny empanaroto enkare te lchamba lino le nkitunguu naa ingas alo aing'orr enepukunye ena are, neitegemea tenaa iye nagira aipaamp anaare ino openy to iroyiet nilo naa inakata aibooyo, ore sii enkae elelek aaore pee etoponari anaare ino naa nkatitin are naa ngaraki naa eimu nkoitoi naijo ne nchan, naa ore naii teine naa ilo ake aitobirr irmitaroni oitapaash ale lshamba lino inkare piitumoki naai aibooi, ore sii enaere teneaku ishomo atipika lkuniani ashu intobirr nai olturoto te shumata e lchamba lino le nkitunguu piitumoki nai ashomo aibooii enaare nagira alotu olchamba neaku ale oturo taa ejing.

Oree taa naai enaiko, naa kalo eitumiyaa nkoitoi eteknologia naetio anaa te nkitanyanyikoto eatae kulo perejini ake omanaa te lchamba egira aabukbukoki enkaare polepole olchamba amu kenyorr taachi olchanba ina are nabukokino polepole ake enaa enenchan, kalo naa nanu aitumiyaa nenia enkitanyanyikoto, ore sii neaere alo naii alo taaata alo aitumiya ana inkae oitoi naijo ena niyau nkutii litani nilotu apik entonata naii eneweji netii enaa daa ino, naa egira ake ana daa ino atum enkare polepole kila oldakikai, naa kelo ina daa ashipakino enaare nelo aipilipilunye, ore sii enkae oitoi aidim nai ataa ore enaare napikita ale shamba lai alo naii abakbak too lkeek naai kulo keek oonyorrrr endaa naa te nkitanyanyikoto nalo apik oshii polea le nkare, nalo aitushulaki enaare aai netumoki aitobirra ena daaii, ore sii enkae alo naa aibooyo empukunoto oiteii eteknolojia enkare sapuk najing' ale shamba lai peemelo sii ninye anaare sapuk amu kelo nelo meinyala endaa, nalo naii aibooyo pemelo ake neaku esapuk enkare oleng to lchamba.

Ore enkoitoi naii nanu nalo agelu naa ena naii nimpaamp ake ltungani enkare to royiet ashu te lturoto meeu olchamba lino direct amuu ore embaye edukuya naa nado are ilo aipaamp nikinteleleliaki naai amu ore tenaa irkeek iyeu niosh ana mukunta ino nilo naii aitushulaki enaare naai irkeek nimpaamp ake naa keitelelek enado kasi lino, ore sii enkae tenijo eing'orr nai te enkitanyanyukuto ena nilo aosh irmitaroni aboloki inkare olchamba lino aitumiyaa irmitaroni nilo naii aboloki inkare excess ashu nelo netii enchoto olchamba netu alo atum enado aare, naaku ore tiniijo aing'orr ena oitei nilo ajo aipaamp nkare te lturoto ashu te roiyet na intumiya emashini ino naa kelo naii alo aitoris metaa meeta enchoto elchamba netu etum enkare ashu enoto enaalo zaidi, neaku tenijo alotu alo aing'orr ntokitin nena niko adutaa.

Ore taa nkoitoii naitumiya sirkali peepo aibooyo enkare sapuk shu enalus naa eshomo nai nepo aitobirr lturot too kuna wejitin naimu inkariak peetumoki nai anaare ake ataa kelotu ake neshuma te ale turoto padala naitoki anang'ari alotu aarr' enkop, ore sii eneare eshomoki nai aitapaash kuna wejitin naarita enkare eimu naii enkoitoi naaijo keya neyau lkuniyani nepiki nkulupo peetumokini aibooyu ana kuatata nakwet inkare oleng ,naaaku nenia nkoitoi naagira sirkali aitumiya peetumoki aibooi inkariak naalus too wejitin.

Etoponaitie sirkali biotisho o nkera eimu nkoitoi kumok, naa tenkitanyanyukuto idipa sipitalini nai naitasheki nai inkera kutitik atua nkishu, eautua nkaulele tendorop. Naa enijo sii ilo aing'or, iteng'enenaki taat iltung'anak kumok eyautua ekiteng'enare naitengen itung'anak eniko tenebak inkera kutitik te nkumoi. Neeku etoponaitie duake iye tendorop biotisho o nkera eimu nena oitoi.

Asi ore naa eninko pee intobir kulo paek, naa ing'as naake ainok oljiko lino, metaa etopua, metaa kedo nkuk, nitumoki taa tinakata atikinyu irpaek linonok inkinyat amu mipej naa etii nkinyat. Ore ake pitumoki atapejo, nincho taakeyie epejipejo igira aipepeta penyo pee pemenya naa pimiunkua pemenya enkima. Ore taa pidip aikuna nejia, nibelbelekenyaki polepole aibelbelekenyaki. Asi neoku taa irpaek linonok, tenaa duo limirakita iltung'anak, nimir. Tenaa linya, ninya.

Ore taa nai enias sirkali pee eilepunye enkare naremishoreki naa keifaa naa keng'as aitobirr lturot te mbata reyieta metaa ore peepo aishunye reyieta sapukin netii naa lturot apa oitobiraki pee eshum inkarre peemelau lairemok inkare natumoki aatubukoki ilchambaii lenye, ore inkae keifaa sii naai naa keitobirr wejitin omkariak aitalam ltunganak oogira ainyal anaa aibok enkare peetumoki enkare atadoi aitobiraki, naaku ore peaku eitobira ine naa kesidanu inakata amu keiliapu enkare naa meitoki enkare aiboo too wejitin.

Ore taa nyamalaitin naagira iltung'anak aimaa, egira iltung'anak aimaa nyamalaitin kumok amu keya neaku meeta iltung'anak mashini nawoshe enkare apik ilchambai, nelau sii irkulikai kulo paipi onap enkare aya ilchambai. Oresii enkae, ore inkulukuok naa meshum enkare naa keeku sii meok endaa eng'are aitobiraki tenkaraki kitasioyo inkulukuok awok aapik enkop neeku meshum enkare peetumoki indaiki atumoki atook enkare aitobiraki.

Kore taa peibelekenye oleng tengaraki peibooyo mukuraisho ooltungank amu keidim ltungamak aayau eng'arin nemeiruhusini peejing' orbaribara neponu aasie imbaa nemeishaakino ,ore enkae naa keitobirr sii olasin too ltungana lemeeta ikkasi amuu etaa kumok kuna booking offices naa keji peetumoki aitobira irkasin metaa ketum lbarot kumok ilkasin anaa ltungana pookin, ore sii enkae naa ketum sii sirikali iropiyiani enye arashu tax eimu kuna aajijik amuu ore sii peaku kegirai aitumia kuna ajijik naa kelak sii ninche tax eimu naa sirikali.

ore taa ena kwanza naa entoki etipat tenkaraki ninye natii teshumata sirkali. ninye naduaaya mbaa pookin esirkali netumoki sii aibelekenya sirkali tenelo nemegira aas esiai oleng'. ore sii enkae naa olturur si ele laa ninye ake leme leme husiana osiasa amu ninye oshi oifaa neduaya mbaa oltung'anak lolosho . netumoki sii ataretu tenelo negira sirkali ainyialaa . neku ore ele naa olturur oitasheiki mbaa pookin tiatua olosho kwa mfano olosho le Kenya.

Basi ketii naa ng'olikinot kumok naagira iltung'anak aimaa tenitayu iropiani aa eimu olaini le Airtel. Naa ore ene dukuya ketorono network olaini le Airtel ketii abori oleng' naa ore inakata keeku ore peejo oltung'ani ereu iropiani arewaki olikai aini naa metumoki naa tenkaraki aa torono network. Kore enkae naa ore oshi olaini le Airtel eton meyoloti oleng' anaye eton meeta iltung'anak kumok neeku idol ake ajo eton eeta ng'olikinoto kumok amu meyolo itung'anak kumok aitumia neeku idol ajo eng'olikinoto naa sapuk ina nkae. Ore sii enkae ore olaini le Airtel, meeta eniko oltung'ani pee eshuku iropiani teneeku itapong'oyie arewaki olikai aini, neeku idol ajo menyor iltung'anak kumok amu meeta eninko piishuku iropiani teneeku intapong'oyie. Ore sii enkae naa meeta olaini le Airtel ntokitin naijo naata ole safaricom amu ore olaini le safariocm naa irewaki iropiani olaini pokin ake yie ore ole Airtel naa meeta eninko piireu olikai aini, olainil le Airtel ake irewakinye olikai le Airtel. Neeku idol ajo eng'olikinoto sapuk oleng'.

Ore taa neikoni peepo aitulusoo osesen te murua, ore ana olong edukuya ketai oshi osesen enkajo olmeneng'a ,ore teine weji nepoi aapo aareten osesen neitukoi neeli duo naa anaa najo lmaasai ,negirai ake aas nena pookin, ore taa illati inakata neshukunye ninche aapo enaang nanotito duo enyamali egira aapo ailejlej ilo irmarei, neitagol negirai sii aas ereten naaji ele sesen, ore sii enkae naa keifaa nai naa keasi ena reten tiabori inkolong'i naapishana, neaku ore enaai peaku etaa kepoi aeng'ieng'i osesen nidol naa eponu ill'atia, neponu naa iye neitengai ltungana ooturr eng'umoto negira ilkulikae aitobirr indaa egirai naai aanyu osesen, ore peebasu osesen neponii naa aieng'iebg'i teineweji te loip egirai ainosu inaaji esidano apa ele tungani ashu ninye ontoki naewu ekeeya enye, ore sii peidipi eton naii etu ebaya saaii naudo ashu eyeu enkolong ainyolunyol nepoi aitodoyo osesen eng'umooto egirai aapo aieng'engie.

Ore taa empikata olchambai enkare naake idim nai atoponai eishoi endaa eimu nkoitoi amu ore naa endaa naake eyeu enkare pee etumoki naa ashomo apilipilunye. Neeku ore nai enkare naa kisaidia oleng' olchamba piitoki sii alo aiko. Ore sii enkare kiidim naaji ayau rotuba too nkulie wueitin nai ina polea, enkuluponi napir elikai neeltu aitoki aitopir oladuo shamba lino, neeku ore enkare kitobir endaa tendorop.

Ekaidim nai nanu atuutu nkoitoi are, ore nedukuya naa aidim naai atiaki olairemoni oo inchambai kutitik peing'oru ake nkutitik litaii nepikaa intonat ena daa enye atejo naiite nkitanyanyukoto oo irpaek, ore kulo paek ootubulutwa nepikaa nena litaii intona nebukoki inkare metaa kejing'ita ake enaare maa kutiti, ore sii enaare eatae kuna tokitin naewua technology sahihi eatae ina naa sprinkler kedim naii ake peing'oru nelotu ake apikaa olchamba lenye peetumoki naa ale shamba naaii ena sprinkler aishoo ale shamba enkare, neake nenia oitoi naidim atuutu baake aikoneja.

Asi, kore taa eninko pee intobir orgali, inteleki ake enkare enkima nincho meitotua nipiki enkurma nengira ake aton aikoroga teine wueji polepole ing'iraa ake aponaa enkurma ino ingira aendelea aikoroga. Nintoki naa meeu duo ag'olu, paa iishor naa duo orgali aitobiraki lino metaa metii inkurman, ning'ira aitoki ashorshor ake iyie aas paa intoki aisho metoosho enkima ang'as aaim kidogo, paa intoki taa alotu ina kata aibelekeny nidotu taa inakata amu keo, nilotu atooriki naa iltung'ana

Ore taa ilpayek kaidim naai nanu atejo ore enkoitoi nanarikino aisul naa peosh oltungani irmitaroni naa iyatun teatua irmukuntani oim ake inkare nikitumoki taake ataboliboloki polepole enaare inewejitin natii ilapayek amu ore inijo aing'orr, ore ilpayek naa keeta intana naapo aua enkop naa keyeu nenia intana negirai aata inkare, netumoki naa aiim anaare kuna tana nelo abaki ilpayek, naaku tinijo nai aing'orr neji naa kepoi aapik sprinkler naa keodoru ilpayek aalang ena sprinkler naa keitoki nai ayau challenge naa iatoki te mukunta, nijo sii alo ajo ena oitoi naa napikeki litai intona naa kelo ina aaku challenge sapuk aitoki amuu kelelek aakumok ilpayek tana mukunta naa kegol ake piitum litaii naishaa kulo ilpayek pookin naa ore tenadol enaa kelelek naa keidim nai oltungani atabaki pooki ing'ae naa noormitaroni.

Ore taa entoki edukuya naa kajo nanu kegol dei enkinyang'unoto ookuna mashinini neisul naa too kunda lairemok loo ilchambai kutitik. Eton naii emeeta ninche nenia iropiyiani nainyeng'unye nenia mashinini, tenijo dei sii aing'orr nenia mashinini keitoki sii aata gharama amu keyeu ade nintoki apik ilata neaku eeta lemebaki ninche kulo lairemok kutitik ena toki, ore sii enkae elelek naii eton ninche eitu etum esidano naaata kuna mashinini, neaku elelek duo eton etum ena inkisuma naaii nayau kuna imashinini ,neaku ore duo tendorop tanajo nanu aing'or naa nenia tukitin naagira aamitiki dei lairemok kutitik eepo aitumiyaa kuna mashinini, ore taa enemwisho tenijo aing'orr ilairemok kutiti ijo doi ketaa apa ninche etauoo dei apa ninche eitegemeya ake enchan naaku ijo dei teniin'orr ninche etaa apa etamoo ninche ina, naaku nenia tokitin nai aidim atojo naagira aiko pemeitumiya taata nena, neitu aikata etum oltungani oinyaaka aicho enaii challenge kidogo peetumoki atoyolo kunda kutii mashinini osidan enche. kidogo

Ore taa enkoito edukuyanaa kaiboo enaaji enkare naim kuldo irmitaroni teneaku etasha peetumoki aayeu etijing'a olchamba lai, ore sii eneare kaidim nai atuturo orturrot osilanka ake te mbata elchamba lai teine peetumoki naake anoto ale shamba lai enkare naa natum sii ninye aajing, ore sii nai enkae naa kaidim naii atipika dei nena tokitin e technology naetio anaa neena sprinkler nalo ake apikaa si nanu lelo chamba lai, aidim siia aayau ena kiremore dei naewuo tenakata naa ipik ake litaaii intunat endaa eneweji nagira indaa abulunye peetumoki ake enaare atookiokoko ena daa atook'oko enaare maa kutiti, naa nena oitoi aagira nanu aitumiya te lchamba lai.

Ore ninko idumu naake esimu ino, nilo ina mpesa app, ore paaku itabolo ina mpesa app nilo loipa na mpesa ore piilo lipa na mpesa nikieki option e ntill nikeiki ene paybill netii nalimu inakata ene paybill ore piindim atudung'o ene paybill keatai nipik naado paybill number nikinchooki te eng'arri, ore piipik nintoki aikonfam tenaa kenyaanyuk nena paybilli pemintapong'oo iropiyiani inono nintoki naa sii ninye apik account number ekinchori si ake ninye teineweji elelek nikijokini enkarna enaasho enkiti arna ake eina garri eina sacco nikipikani naaji oshi aikunaki neja, ore piindip atipika nikipik naa duo esiana ooropiyiani niyeu nitumoki naake inakata aturrumo ok nitum atalaa iropiyiani eng'arri ino.

Basi kaata taa eng'eno naipirta ena kipeta amu ore ena naa enkipeta nintumia ajing'ie ng'oitoi oloing'ang'e anaa tiktok, faceboook, nena oitoi pookin akeyie oloing'ang'e. Neeku ore ina naa entoki nitumia ajing'ie nkoitoi pookin oloing'ang'e naa ore alang' ninyang''u bundles, nintumia ena ajing'ie enkoitoi oloing'ang'e. Ore ena naa enkipeta naitumiai ajing'ie nkoitoi pookin oloing'ang'e nilo alo ajing' tiktok, nijing' facebook, nijing' instagram, youtube, etu inyang'u irbundles intumia ena kipeta neeku naa inye eji wifi.

Ore taa entoki naaltu indamunot tenado ena naa kang'asa adol olaini le safaricom, olaini naa ninye itumia iltung'anak kumok te tolosho le Kenya. Naa olaini ele laa nye itumia iltung'anak kumok arewie iropiani, ninye ewoshokinyeki irkulikai neeku kore entoki e kwanza naa nee kang'asa aaku kang'as adol olaini le safaricom. Ore enkae kaitoki sii adol iropiani amu ninye itumia iltung'anak arewie iropiani, intayu iropiani tele aini nirewaki elde likai. Neeku aitoki adol ina ake ajo iropiani itumiai arewie ele aini, neeku kadol sinanu enkoitoi narewueki iropiani teneeku atodua ena.

Kesipa keatae taata inkoitoii kumok naiboori inkare peeshuma te olchamba, naa ore ene dukuya kaidim atejo kaiitumiiya nanu irmitaroni loshii lenkare, aitobirr ake irmitaroni sapukin tiatua ilchamba neaku ore ake peaku atoosho olchamba enkare naa kelotu ake enaare neibooyo lelo irmitaroni naa ekeshuma ake inkare tolshamba, ore ikae kaidim sii aitumiiya irturot, naturr ake irturrot te mbata orshamba lai nejing' enkare ore peiput neaku keshuma ake inkare pataa ore paaayeu naboloki olchamba naaku kebolokini ake olchamba polepole ,ore enkae naa ekaidim aitumiya iltangii sapukin, eate oltangii naa ore paapik atua ilchamba lai naa kapik ake ebata olchamba neiputi enkare neaku ore ake peaku eishunye inkare te roroyiet nebukokini lelo shambai naaku ore naa inakata etsushume enkare teatu olchamba amuu atua naake lelo tangii etii naa kaboloki ake tenayeu.

Iibol taake esimu ino nilo mpesa app nilo naa enewwji nejoo loans and savings, ore piilo ineweji nejo loans and savings nigelu m-shuari amu kintodol KCB ashu m-shuari nigelu m-shuari, oree naa piigelu m-shuari nikintodol nkulek baa kumok alafy nigelu send to Mshwari ore piigelu send to mshwari, ore te nkitanyanyakinoto matejo igira duo aapik iropiyiani miaii imiet nikijokii select amount nipik amount naado nena iropiyiani miaii imiet, ore piipik kuna miaii imiet nirawaki naa nikinkilikwan nenia siri eakaunt ino nipikaki naa ina piin ekaunt ino ,ore piipik nirawaki naa keaku naa inakata eshomoto.

Ore naa amu ashomo alo aitengen eneiko ltungani peetum ena nkipande ekenya, ore ne dukuya eishaakino netang'asua oltungani aaku loo larin tomon oisiet neileou, ore enkae eishaakino sii naa olopeny kenya ashuu inkerrei natoiwaki tekenya enaa naa enajo sheria asua eimoki to noitoii pookin naishaakino anaa naa nkoitoi naa tenetoiwaki too nkwopi eboo na keeta orkereti naa lasima peesuj peetumki na ataa olopeny kenys neaku ore naa peelo atuma an nkipande naa keifaa neitabiye nenia tokitin aalarin tomon oo isiet naa oltungani sii otoiwokite kenya neaku eatae wejitin kumok naing'orinyeki kuna nkipandeni naa eate sii anaa nkaji sapuk ajii huduma centre aa ninye etii nona barakinot pookin ninye kipoi aapo aig'urakinye nena nkipande empaka kenya inkolong ninoto naati nilo alo aayau, naaku ore enedukuya ing'as alo ineweji ieta naa ena kadi ino einoto pee ilo naaado pee eiyolouni aajo intabaka ill'arin ntomini oo isiet neiliep, ore peaku eing'uriyokin neyelouni aajo intabaiye naaa inakata naa kutumokini sasa aatipik enkoitoi ana inakikundi napoito aapo ang'amaa inkipandeni enye, ore peaku kingerokoki niking'asi aicho entoki najo iloshumba waiting card .

Basi, ore ta eunoto oloikembe te nkop ang, naa keaku enetipat oleng naa keeta imbaa kumok oleng nagira aretie ilaremok loolchambai, tenkarake ore enedukuya keng'as aaku sii keng'as aisho ninche esiai naas ninche tenkarake ore iltung'ana kumok naa ketum esiai tolelo shambai newuo aas esiai anaa ewuo akuroki neoshi enkare neaku neakure, ore enedukuya eng'as aaku eitobira esiai aitobiraki iltung'anak esiai. Ore enkai, eisho sii ilaturok iropiani amu ore ade ewuo aamir dets tolchambai, neaku etum iropiani. Neaku ore ina kwanza netang'asa aaku keng'as aisho iropiani neitoki aiger ilkulie tung'ana leme loopeny lchambai. Ore engai, naa entoki sii naa keisho iltung'ana endaa amu ore oloikembe naa keitumiai aitobir enkurma sidai oleng naa ninye eitumiai aitobir oloshoro nidol ajo keng'as aaku keisho iltung'ana endaa neaku endaa nanya iltung'ana, neisho sii iropiani, neaku neitobir sii isiaitin tooltung'ana.

ore taa ena naa enkoitoi emurata ena, ore te nkop ang' naa keetae inkoitoi kumok naa muratishoreki, ore ene dukuya naa enapa orkuaak, neetae enkae naa, ekuna olong'i nataa ene sipitali, ore taa enapa orkuaak naa keetae irkeretin oosuji anaa, meeta, keeta apa mbaa naa lasima pee eng'asi aas, pee etumokini naa atumaratisho. etaae apa naa tedukuya, orkiteng' lonyae, orkiteng'oji oloorbaa. ore naa pee eidipi ainosa ilo kiteng'.netumokini naa ina kata aatejo keuratiso oltasat. neyauni naa nkayiok apa naamurati. niteru nkayiok aareteana nitayok nkishu kaarie, neeu teipa metalepi. nerua nkayiok. neeku naa inakata, kegira aaretena ate neyiolouni tenaa kitieuwuo enkayioni emurata, nikilikuani nkayiok tenaa ketii tayari nkayiok. neeku naa kibung'i inkoriong'i.

Ore taaa intokitin naishaa pieta matejo peeibol biashara naa keishaakino nieta ang'as iropiyiani ninterunye, ore sii enkae eishaakino sii nitayolo entokitin naayeu ltungana lotii ineweji pee itumoki naado aeu atimira, neishaaakuno sii nitayiolo ntokitin do kumok naayeu oltungana naijo tenijo naii kaapik isabunini niyolou ltunanak tenaa keinyang'u tenijo kapk ing'urrumwa niyiolou tenaa keinyang'u, eishaakuno sii niyiolou entoki najii enkumooi oolkastomani pimilotu ake abol esiaai neaku meata oltungana liewuo aboloki amuu metii naa lainyanng'ak, neaku eyeuni sii nintoki ayolo entoki naji esekuriti anaa eseriani eine weji, amu keifaa naa netii eseriani amuu kelelek ilotu eweji naa metii eseriani kwansa naaku kintanyamal irmukarani neaku eyeunoi sii ninye inankae naa kejuri,

Eh, sapuk taa ena siai tenkop ang' amu enkiremore ena naa sapuk oleng naa kegira aretu ilairemok loolchambai, naa enkiremore sidai oleng naa ore ninye kuna daiki naa indaiki sidain oleng naa keilepunye sargeta tooseseni naa keretoki sii iltung'ana neisho inguvu, neaku ore, amu keitagol naa iseseni neaku ore ena kiremore, isapuk oleng, naa kenyor iltung'ana, neitoki sii aaku keata iropiani, tenkarake ore pee emiri kuna aitubulu naa keaku sii ketum iloopeny iropiani tolchambai. Neaku esiai sidai oleng, naa keata iropiani pii.

Esipa ataasa taa ena siai, naa ore apa erishata nataasa ena siai naa nopakata paidip inkilasini ong'uan. Naidipa naake inkilasini ong'uan neaku neishakino apa nalotu naa aendelea naa wena sukul sapuk naji university neaku aemua apa nanyorra aas ena siai tenkaraki esiai sidai apa natodua ajo keeta iropiani pii. Neaku ore apa nanu enaas apa atii ena siai, kalo apa nanu ainyang'u kulo sinkir tenkop nalakua naa iropiani kutii, nalotu amir tiatua faida iropiani kuti. Neaku keata apa enkiti faida nitum siiyie tenkarake naa ilo iyie ainyang'u aa kumok nilotu amirmir maa nabo nabo naa keaku naa itoponayie nakata iropiani inono. Neaku keng'as aaku ataasa naa nanu ena siai neaku esiai sidai pii naa esiai naata iropiani naa keisaidia oltung'ani, amu ninche nanu atipika naasie pii ampaka nalotu sukuul neaku esiai sidai pii eisidai pii.

Ore taa eninko peyie igilunore naake keyiu sii naa intobir inkishungi'ni naa ishushung'a enkare egira ajing'u olchamba pee iboyo naa ina terit sapuk naimu atua enkare naa peelotu olchamba. Keyiu naa ing'asa aitobir nena ng'ishushung'ini naiboyo lelo chafui. Ore sii enkae iyiu naa ipik olchani le nkare atua enkare eton itu ipik olchamba peetumoki naa ina terit aishunye peng'asa asidanu enkare openy. Neeku keyiu naa ing'asa aiput enkare olchani nitumoki sii nai aiboi ina siai.